Tũrona akĩrutania neti gĩkabũ-inĩ, kĩroka meciria-inĩ, nĩ kwĩharĩria areharĩria, ũrĩa agũtega thamaki, na ararorania mwena ũrĩkũ ekwambia na neti ĩyo, tondũ tokorwo nĩ cinyitanĩte, rĩu nĩcio arageria kũrutania.

Wĩmwega mũgũri? Nĩndĩrona nĩwoka na kĩratũ, kĩrĩa nĩ gĩthũku. Ĩĩ, no haha harĩ kambuni ĩno itũ-rĩ, kĩrĩa twĩkaga, tũtiĩtĩkĩrĩtio gũcokia mbia, no woka na kĩratũ gĩaku-rĩ, tũgũgũcenjanĩria na kĩngĩ, ũkũrora nĩ kĩrĩkũ ũngĩenda haha, no ũcagũre, kana nĩ kĩrĩkũ kĩngĩ kĩngĩgũkenia. Haha, no ũcagũre gĩothe ũngĩenda, ũtarĩ na guoya, kana ũtagwĩtigĩra kĩndũ o na kĩmwe. Wĩ igue ũkĩhota, wĩigue wega, ũkĩhota gũcagũra kĩratũ kĩrĩa ũrenda, wĩ karibu mũno

Wĩ mwega? Ngwendaga irio ta njahi, mbembe, njugu, ndengu na thoroko hihi rĩ no ũndarĩrie thogora ũria mũnyihĩtie naguo nĩgetha menye ngũgũra mũigana atia. Ndekuhoya mũno tondũ ndikwendaga gũthũkia mathabu makwa o kĩndũ kĩndũ na nĩ harĩ mũigana ũrĩa kwendaga nĩgetha menye kana nĩ kuongerera kana nĩ kũnyihia ngũnyihanyihia. Ndekuhoya ũndarĩrie wega na ndũkaigue thĩna ũkĩndarĩria .

Wambere no woihũrĩrie gĩbandĩ kũu, no woere gĩband kũu no woe certificate yaku ya gũciarwo, ningĩ no wone certificate cia andũ arĩa mamũtigĩte, ningĩ nginya maũndũ mothe makonie na ũhoro wa thirikari marĩ o kũu, ningĩ nginya kũu no woe marũa ma gũtwarithia ngari andũ nĩ kuo moyaga indo cia cia gũthiĩ bũrũri wa nanja na kũihũria maũndũ magũkonie we mwenyewe ma thirikari, nginya kuoya ũhoro waku wa mabengi, ũhoro wa KRA no wone kũu Huduma Centre.